Keishaa paa ore ilbungei lootii bunge e Kenya neewu motion naa napuoi apuo atumoki ateret inkera eshetaki sukuuulini te wuoi nepaashari e Kenya ore e ngai kenare sii nesheti ilbarabarani oodumunye apuo impaka mashinani pee epuo apuo aret sininje wananchi lootii atua lelo purrkeli

Ore taa Olaiguanani le nkop ang' elee melo naa aku sidai tenalo aiput enkarna enye tene kake eesita esiai sidai aa ore esiai enye te murua naa keaikikisha ajo egira wananchi le murua aatoni naa eserian naa biyoot o tolkuak naa oyieu serikali neton wananchi ore engae siai naa kepuo naa aiturrur wananchi apuo naa aielekeza aliki sheria naaba naa enaa enagirai adung'u tolosho le Kenya

Ee etii naapa ilo meitai le EBOLA oibung'a olosho lelatia naa elee ore naapa eneikunitai pee eigirai naa aibooyo pemelotu aibung' naa sininye iltung'anak lena kop nekimanya naa ore naa peeku enotoki oltung'ani oota ina moyian neikenori metaa metumoki naa atushulare ilkulie tung'anak naa lememoi arashu leitu eeibung' ina moyian

Ore esidano e Chat gpt tenkisoma naa elee eshomo alo aitelelek esia ena naji ene homework too nkera ekebau ake enkerai te sukuul neeibung' esimu arashu naa computer arashu laptop netumoki naa atijing'a ede wuoji neing'oru majibu pookin naaba enaa inaikilikuanaki naa te daa homework enye ore sii enkai torroni ee eshomo naa aitaa nena kera lazy aitalam ninje ibukui naleng'

Ore naa enikuno te sheria naa kenare paa ore tenebung'i olamayio neibung'i naa oloota eseriani olemetii olorrabal ee ore naa eneiko okerenket le Nairobi pee elo aibooyo olarrabal naa keisho naake ore enakata peeku ore oladuo orere oiturrurrote naa aatumo aitetea haki enye naa ore pee eiteru olarrabal neidapashi

Ee ore naa enkiguran naa eshomo naa atum enkitoria sapuk oleng' naa ore naa kulo tung'anak aare ee Kipyegon tenebo oo Moraa, neshomoita naa aatum irbulabul lenye amu eshomo naa aaku keyioloi ninche te nkop sapuk musima ee. Naa ore enkae elee eshomo naa alo alo atum aisho ninche iropiani amu entoki naa naji talanta nekiyuni iyata.

ore naa esiai oo irpolisi tenepuo naa wanaichi apuo atururo naa apuo maantamano egira aiteteya naa haki enye, naa pee eyakikisha ajo ore mali pooki eserikali arasu inemwananchi yeyote, neeku naa etu epuoi apuo ang'ial eetae ina maantamano ore enkae sii naa kenare ore teneeku naa ore enaaduo kitururuoto arashu enaduo kiti kamukunchi naiteru olarabal nepuo naaa ilpolisi apuo aidash.

Teeku naa ingira aipang'u tiaji alo esiai arashu aaku naa ingira ake aipang' arashu alo wuei yeyote naa kainyitoto ake tedekenya niyierisho ayierr duo endaa ninya ina saa oo eninyan ade toonkulie saai, basi ore pee indip ateyierisho nisuja niosh nkilani pasi ninchopo esidai nidumu orbene lino nilo aked engarri naa alo esiai.

Ore olpayian le Kanisa na oltung'ani oyiolo emurua ara naa iltung'anak oomanya ina murua enye njere meedim ataa oltung'ani olejisho arashu oloo mongo ore naa eisia enye te sirkali arashu to losho le Kenya naa peelo aomonoki iltung'anak le murua ore engae ee are teneipoti naaduo meshomo aitasheki ina alo airo imbaa emurua enye nemelo naa alejisho

Ee ore naa enkibelekanyata oloingange nabayieki tongerek lang' naa enjan ee eibelekanya naa inkiasin oolaramatak loo nkishu oloo ntare ee amu eshomo naa aaku eshomoita naa apuo aaunisho aaun edaa nepuo naa aji biashara enaa emirare enaduo mazao endaa nashomoita naa aaun nenotoikituo naa apuo aatum iropiyani

Ee ore naa olosho le kenya tenaaalo emoikwape neeta enaiposha naapashari etii naa Lake Turkana naa ninye obo lotii ina kop sapuk tinaalo neeta singirr neeta sii flamingoes imotonyik ee neshomo naa alo aipotoo ilmusungu naleng'

Ee ore naa enkisuma naapuo aimaa kulo opisaani loonguesin naa kepuo naa aapuo aisum aayiolou tabia naa akeyie enaa enaata nguesi pookin nepuo sii nepuo aisum entim naba enaa enaibung' Nena nguesi neyiolou enabaiki neyiolou enkata naa naishori lelo keek oopuo aibooyo nena moyiaritin.

Ee ore naa moikwape olosho le Kenya netii na inkabilaritin naapasha etii ilturkana ore tenilo ina nkae aalo netii wasomali netii sii ninje kulo tung'anak oji naa pii ilo alo aayiolou ilmaasai looshomoita aapuo aidurraki ina kop e turkana netii sii ninye Samburu ina kop e moikwape

Ore naa sheria e Kenya naa kejo ore naa nkera pooki kutitik nenare nepuo sukuuul aatum enkisuma ore naa eniko pee eibooyo enkiama oo nkera epuo naa apuo apuo aagelu iltung'anak enaa ilaiguanak too muruai naapasha ee ore eimu iladuo aiguanak naa olmalimuni lekuna sukuulini nepuo naa apuo aliki ilkituuak lenye ootii serikali teneeku naa eshomo nena kera apuo aagil inkalamuni

Ore naapa eneiko iltung'anak liapa tenepuo apuo aiteng'en inkera enye pee megila tau naa keisho naake ore peeku etaa naa teipa enoshi kata eetuo inkishu inkang'itie neidipaki aa telep negirai naa aitirring'a aaok shai e teipa nepuo aiteru inkatinin neepuo ainosu inkatinin naamelok naitodolu naa ajo tenemekigila taa nilo atum naa ilbulabul sidan

Ee ore naa teneeku ishomo amany ewueji netii ng'uesi nemegirai naai aarip nena ng'uesin esidai nijio irng'ojiniak arashu naa ninche ilowuarak naa ilo naa atum ajo ilo asara naleng' amu iindim inaduo nguesin neponu aaya nchoo inonok, intare inkerra nkisu arashu teneeku naa eshomo esumash alo aaku ibung'a ninche oleng' naa kiidim naake sininche ainosa nkera ashu nekinya sininche iyie inchu.

Ee keisidai naa teneyiolou inkera pooki aa layiok o ntoyie eyiarare egira naa aitumia ilkeek amu elee ina daa apa etubulunye intoiwuo ang' naa keisidai naake tenekigira naake siyioook apuo apuo aibung' ilo kerrerro lenye kake menare duo nikibung' ilkerrerrin pookin ore tanaa sidia nekibung' ore tanaa torrono nekipal kake ene maana ina olkeek amu ee keisaidi ninye kwansa aiseef environment pemeeku naa ketii kulo gaasi torrok oinyal enkiyang'et

Ee ore naa teneeku enaidurra etown ore naa kulo tung'anak oonapisho aanap ilolan te town naa kepuo naa apuo aatum irbulabul teneeku naa kegira iltung'anak aapuo aidurr amu kepuo aapuo aaret lelo tung'anak apuo aidurrie nitum naa aashom aatalak pee etum irpopiyiani naapuo aadung'ie ntana enye.

Ee keya naa neesa imbaa naa meibooroyu keya na nijo alo abukoki shumbi ebaiki naa ore enaduo kikenoto e shumbi ara naa esiote naikenieki shumbi neitololong'a duo enkerai arashu naa e siangikiki neijo naa abukoki edaa nebukokino shumbi pookin neinyal edaa neduaru edaa neaku meinosayu ore inye duo teneiata esumash sapuk neilo naake apetaa ina sumash ino

Ee ore naa sukuul e Tom Mboya naa sukuul nataboloki apa too ngatitin adoru sukuul sidai na naishooyo courses naapashari netii naa electrical engineering arashu akeyie engineering kumook oleng' naas oltung'ani ore naa entoki nitumoki atumuie pii ijing' ina sukuul naa tenilo naa aaaku eiima entemeta emusho e sukuul e sokondari ena temata e form four